Temik en emoniton bo Kenya ko you tuguk che tester asikopit konyor rurutik choton checking ichek. Kin Konyo muswongnotet noton nebo kasari ko kibwaa tuguk che terter miten moshinishek choton che keteren tyogik en mbaret choton che uu toritik who moshint aenge en yuton ko noton nebo boishen spekait si kowonda

En emoniton bo Kenya komiten mornet noton nebo korib kororonindap borto nebo kipkosobe, chepkerichinik choton chemii emoni ko miten ole nyoluu koburto asikopit kocham ak koyam chitugul. Nyoluu ichek koit sipitali en saishek che choton ak koraa korib tililindo en old tugul ole mii koraa korib

Kasari en emoniton bo Kenya ko kikopit kewelutik ii aka ngalek choton che terter kobun mengiik choton chebo emoni kit noton neyoe kompunit Niton nebo IPSOS ko kazinywan koib ngalek kobun mengiik choton chebo emoni kotiengee ngoliot noton ne koyaak en emet ako moche keret noton nebo biik asi konai emet

Kasari ko kikwaa Barak koot missing musangnatet noton nebo kasari ako kiib kewelutiik chootoon che terter eng mengiik ak kabatiik chotoon chemii emani bo kenya kewelutiet noton ne kanyoorjigei aboisheen musangnatet eng mbaret nyuun ko netai machei chitoo notoon ne ngeen kobaisheen mashinisheek chotoon chebo kasari ako kiatar kewelutiat ni ye kin anetkei.

En kasari ko kikwo brakes muswongnotet noton nebo kasari ako kiib tuguk che terter ii en emoniton bo Kenya anee oboishen Internetit noton nebo simoit ako oboishen Koraa agonoren rabinik Alan ko chepkondok ako kararan noton amun omuche oibot Chepkondok kobaa olda tugul

Kobotik chechang en emoniton bo Kenya ko kikocham ichek ko boishen muswong notoni Niton bo kasari ako kigoibji ichek kororonindo en mbaronokwak. Netaa ko kikotoret kotesyi rurutik ak kobos siratik en imbar amun teitei moshinishek choton chebo kasari ako kiboishen chepkondok

En komosto noton nebo kobotishet ko nyoluu icheng moshinishek choton che boishen asi kochangtaen kasit. Noton notinye moshinishek choton che uu biik en mbarenyun ko amuche oo bomokyi kominwan miwek ak Korea omuche ogochi kosember ak koyay kazit tugul again koit kebut ak keib bakengaa

En mbaronok choton chechang en kasari ko mine biik minutik choton chechang kot missing ako nyoluu kecheng yoton one kigesto atkai koruryo minutik choton. Noton amune si ko boishen kobotik chechang moshinishek kogesen en imbaronokwak asi kochakta kasit noton nebo keges ak kenyor rurutik choton chechang en mbar

Ribset noton nebo kiagik ii kobo komonut kot missing amun toreti kobotik konyorjigee chepkondok ngo ribok kiagik. Boishen icheget muswongnotet noton nebo kasari asi koriben kouu yon kigee tuga chechang ko kikopit moshinishek che kegeen ako nyorjigee kobotindet chego chechang kot missing ako kararan niton

En minset ak temisiet noton nebo kasari ko chome temik anan kobotik chechang Jo boishen moshinishek choton chebo muswongnotet nebo kasari amun kararan kot missing ako yoe minset ak ketem koik raising jot missing kosir olon koki boishen eut ako kiko toret ichek noni kot

Kongeten Keny ko kigowalak muswongnotet noton nebo kasari en komosto noton nebo kobotik. Kigoib moshinishek ak kokwoutik che terter en yuu, ribet noton nebo kiagik chechang komoche moshinit noton ne pchee suswek en mbar ak konde korat asi koik roisi ole kigochindo kiagik en atkai tugul

En kasari ko kikopit tuguk choton che terter che kimuche keboishen en simoit. En iman ii ko kiroboishen simoit ii asomen rabinik Alan ko Checkendon en soet ako tindo kelchinoik che terter. Netaa ko imuche kotoretin rabinik choton yon ketindoi nyosut anan ko kii

En emoniton bo Kasari ko kikopit oratinwek che terter che imuche keboishen muswongnotet en ngalekab kobotishet ako netaa ko kiib moshinishek choton che kimuche keboishen en temet ak kebuten rurutik ako kitoret kobotik choton chechang kot missing

En komosto noton nebo kobotishet ko kigoib muswongnotet nebo kasari moshinishek choton che uu terektaishek ii ak moshinishek che tirirentos ako kigowal ole oo. Boishen moshinishek chu tirirentos kobiten mbarenywan ak kowonda kutik ak koboishen terektaishek kotemen mbaronok en chokyonet kosir

Kasari kingoit muswongnotet noton nebo kasari ko kiibji kelchin ak kewelutik temik chebo emoni bo Kenya ako kimuch kotes rurutik muswongnotet ko boishen moshinishek kobotik ako kibos olyet nebo rurutik amun kichanga rurutik en ndonyo ako kichorjinen kelchin koraa ichek

Kasari eng emani nitoon bo kenya ko matachaang boisionik ako siip kobendii kaa boisiek che chaang noton amunei nyaluu kotindoi chii konorweet notoon nebo rapinik ab boyondit asikomuuch inendet ko tareten rapinik chotoon yaan kagokomandaa eng kampunit ak yaan Mii kaa ko notoon ko taretii inendet komaseret eng gaah.

Eng kenya ko Mii kakwautiik chotoon chekesibii ii olaan yachiin dakitarii anan kanyaindet sikisiet chito tuguuk chotoon che nyaluu kidiib ingetaretii inendet ko netai konyaluu kotilil inendet koilaach tuguuk chotoon chebo eunek ii ak maskiit inendet ak nyaluu kongeen kole kotaretii taa ne sikisie asikobiit komakoon kaimuut .

Kasari ko kikobiit tuguuk chotoon che terter che boisien kabatik eng komosta nywaany ako agenge en tuguuk chutoon ko mashinisheek chotoon che kinageen beek minutik miten mashinisheek che kinageen beek minutik en mbaret ne oo ak ne mingiin en mbaret ne oo kebaisheen mashiniit notoon ne bititoi beek kobaa ole loo ak en ne mingiin kebaisheen chupainik kindee.

Eng chii notoon ne yae mungaret ko nyaluu ingeen biik chotoon che chegug ii anan customaek chekuket asi inae ole riptoi icheek notoon kot ko ii chemungaraindet ne mingiin amuun en tetutik ab besenweek ko nyaluu ko kiranai customayaat ndet nguung asimabet ak rapink chotoon chegug ko notoon ko nyaluu kirinai nambarisheek kyik asikomuuch ibirjii inendet.

Muswoknotet noton ne bo kasari nee kikotesak koo kikobwa tuguk choton cheterter kou kinde rapinik simoisiek ak imuch iboisien rapinik en simoisiek yuton akoo kamonut agenge ne bo rapinik chemii simoit koo imuch iibote olta tugul ole kewee ak imuch kotoretin komeibote rapinik choton chebo eut atkai tugul.

Miten oratinwek choton chechang che kimuche keriben rabinik anan ko chepkondok. Oratinwek chu ko terter netaa ko initindoi rabinik en simoit ii ko imuche inde rabinik choton benkit nebo soet ii asikopit koribok ak koiegee ngobendi kenyisiek. Koraa imuche inde konorwet noton nebo kompounishek che terter

En kasari ko kikowalak ole lipondo biik tuguk ako boishen simoishek. Kororonindo nebo iboishen simoit en lipanet noton nebo tuguk che terter ii ko netaa bosun nyigisindo noton nebo kote iboti rabinik choton chebo eut ako koraa imuch kenai kelee kogelipan tuguk choton en kasarta oinon nto betos tuguk

Kongeten keny ko kigoyan biik kole makaran besendo noton nebo rabinik ako miten koimutik choton che nomin ani boishen soet anan digital isomen rabinik anan chepkondok. Netaa imuch konai tuguk ak ole imenye ako kot ko melipan chepkondok choton komuche kobwa baka korengung ii ak koibenin ichek malik

En benkishek chotoon che chaang en emanii konyei ko kindee kakwautiik chotoon che terter asikomuuch kesaam chepkondook netai eng kakwautiik chutoon ko nyaluu koii mengindeet notoon nebo emanii ako kiriityi kenyisiek chotoon tamaan ak sisiiit nyaluu kora itindoi sirutiik che ibaruu kole iyae boisiet asikonai kole.

Nebo kigotesak muswongnotet noton nebo kasari en emoniton bo Kenya ko kibwaa ak kokwoutik ak kororoninwek che terter che imuche kotoret mengiik. Kororoninwek chebo keboishen mpesa ko imuche iyokyi chi agetugul en emoniton bo kenya chepkondok alak tugul ak konyor inendet en saishek che tuten

Eng emani bo kenya ko kiko changa neranik ak biik chotoon che chaang che matindoi boisionik ako che chaang kosame chepkondook anan rapinik eng komosweek che terter ko notoon bo kamanut iyai chikilisheet chotoon chebo besenweek chotoon che kikoit ii che kesaam inyended asi imuuch ibos karameet notoon nekiyachiin ak biik ako kararan notoon

Eng kasari ko kikobiit mashinisheek anan tuguuk che terter chemuchei koyai boisiet notoon nebo kabatisyeet ako mashiniit nitoon ni kiminsen ko tom konai biik che chaang koot missing en korenyuun ii amuun Kali kebaisheen mashiniit nitoon ii ako machei chepkondook che chaang kebaisheen kora kikoyaam biik chotoon chebo koreet nyuun ii kole karaan kebaisheen eut en.

Boisie notoon nebo kabatisyeet koba kamanut koot missing en koreet nyuun ak emeet ko tugul ako kikobiit mashinisheek chotoon che imuuch kotaret boisiet notoon nebo minset eng koret nyuun notoon kotom koleta gei boisiet notoon nebo mashiniit nitoon ko amuun mbarenik eng korenyuun ko mengech missing ako manyalunaat kebaisheen mashinisheek chutoon eecheen kali.

Eng imaan ii kikotesaak Musangnatet notoon nebo kasari ako kikoob mashinisheek chotoon che terter miten mashinisheek chotoon che uu biik che imuche koyai kasisiek tuguul che tot koyai kipkosabe kararan kebaisheen mashinisheek chutoon amuun mangetos icheek ako chakyiin koyae kasiit notoon nenywan ii kosiir ibgoyai biik kora makali mashinisheek chuu ole yaitaa kasiit kila betut.

Eng kasarweek chotoon che terter ii ko anan kobiit nyasuut notoon ne makyingei komuut chitoo sipitalii imuuch ko kanyoor mook che chaang koot missing amuun imutii kariit nitoon nibo biik che miandos ako biik anan tuguuk che nyaluu keyai eng yotoon ii ko imuuch kikochii inendet kercheek che bose miando ako imuuch kigochi kiit nebusen eng chakyineet sikosaab.

Eng kiagik chotoon chemiten emani nibo Kenya ko terter mianwagik che tindoi icheek ako tienkei komostaa notoon nemiten ii anan ko ole bunu kercheek chotoon cherutyin chepkerchaat ngerchiriet ko terter kotienkei kot ko kigore keipchiin Kercheek chotoon chebo kakaret ak ngoot ko miani kogochin che namekei ak mianantoon.

Eng emani nitoon bo kenya ko tesetai kowendii Barak musangnatet notoon nebo kasari ko miten kora mianwagik chemiten en taa ako olaan bangandoi Anam lain en kewelutiik chutoon ko aal kercheek chotoon che amuchei ateren mianwagik chutoon chu bwanei anan kotiiny gei ak minutiet notoon ne amine ateech koot notoon namichini tuguuk eng ko asikobiit after mianwagik chotoon chebo biik.

Ngandaan kikobiit oratinweek chotoon chebo kasari ii ko chame kora biik oratinweek che kiboo kipkaa anan kaa amuun maimuchei kotesyiin chesamis ako manguu ko kororon tenderek ingekonor ne tai ko ole kikonoreen tenderek chotoon bo pandeek ko taam kindaa chagoo yaan kakebuut ak kegonoor baak koit kasarta nekemakyigei kora kimuchei kindee tabuut kot ko.

Eng at Kai tuguul ko kingeet kele minutiet ainon nekakibute anan ko nekakimine ko terter kochame biik alaak che konoratiin kosiir che kakibutee eng mbar ii amuun iyanii biik kole chekonorariin ko kokobuur zaidi ako kikobaa beek en tenderek chotoon ako chotoon ii ko anyiiny kora chekoratiin ii komuchei koista chumbiik anan kobosaak chumbiik en amitwagiik chotoon.

Eng kasari ko kikowalak koot missing ole ketareteen gei en olaan tugul en keeny ii ko koteer koot missing kimuchei koboisien biik toiletisheek chotoon chebo biik ako betusiek chuu kebaisheen chebo koo chekitumjiin beek asi kotililegituun ako koib musangnatet notoon nebo kasari amunei sikowelel ole chutee beek ko amuun yaan itilile konyaluu itumjii beek chotoon ako wale asi kounaak komyei.

Eng kasari ii kobaa kamanuut koot missing kowaa chii nenyigis sipitalii bo kosicheen lakwet oliin amuun anan kobiit kaimuut ako nyaluu kobuur en yundoo nyaluu kinde mashinisheek chotoon che iburgei lagoog notoon ii kotaretii icheek koot missing koechekituun mutyo kouu yaan kimii moet ab kameet ako nitoon ii ko kikotaret che chaang komasirto lagook en sipitali.

Eng kasarweek che chaang ii ko anan kobiit nyasutiik chotoon che kame ibwatyini ako eng kasarta nitoon ko makyingei iboisien rapinik chotoon che kiyaan igonoor ako nitoon ii koyain kwaal rapinik chotoon che kiyaan inde tetutik chotoon che guug ako kora imuche ko kamache koibenin chii rapinik ii koyachei iwaal ole boisiotoi rapinik chotoon.

Biik chotoon che chaang eng emani nitoon bo kenya kochame kobaisheen icheek simoisiek koyaktaen ak kinyoruneen rapinik ako nitoon kobaa kamanuut amuun yae kasiit notoon koek Rahisi koot missing ak Kobos banda notoon ne katewendi akoi kampunit notoon ne nywaany ii anan ko benkiit nywaany.